Pichani kanene to aneno nyamburko maduong' to nyamburko ni bende chalo kamar jatij sirikal kata mar jogo matiyo e migepe mopogore opogore e sirikal. Gi e sani to ok riembe, okete e bath apaya, ginyalo bedo ni giyudo yweyo kaokk kamano to giwuotho mondo gine kaka alwora makanyo chalo kagipuonjore achiel kata ariyo kata adek mopogore e alwora magichungie kanyo. Mano e gimaneno e pichani manyalo lero. Aneno ka nyamburko bende dhoudi mage oyaw te, matiende ni ji owuok e iye kagidhi wuoth kata neno alwora kaka chalo.

Kae kaneno to aneno jogo mobet e kombe. Achiel kuomgi ochung'.Mana ni aneno ka jokmoko to obet e kom, manyiso ni nende gibet kamoro achiel kendo gisomo. Koro ber miyudo kuom somo en ni ka ng'ato osomo to obedo gi rieko, mano mokuongo. Kendo obedo gi ng'eyo mag gik mopogore opogre kaluwore gi tiegruok moyudo. Bang' tiegruok to ng'ato bedo gi mor, moloyo to seche ma oyudo tich madhikonye kata monyalo konyo go anyuola mare kokalo kuom yuto, yuto mang'ato yudo bang' kosesomo kendo oyudo tich. miye en gi anyuola mare gidongore kendo alwora margi bende nyalo yudo dongruok kokalo kuomgi. Kamano.